ĩno nĩ thimũ ya kuoya, ũtarĩhĩire yothe, ĩtagwo ya gũkomba. Mũndũ ũyũ ndarĩkĩtie kũrĩha thimũ ĩno kana hihi nĩ arĩkĩtie, no maũndũ make kũrĩa matirĩ marathario. Na nĩkĩo aramera no mahũrĩre andũ a watu simu credit acio nĩ andũ arĩa maheyanaga thimũ ici cia gũkombwo.